Eng anyun kerune nyu ane ko kokwet akot neabunu ane ko biko che chang mising che sikiik akot chebo lakok chetokomiten sukul ko icheket ko tomo konai mising boishet nebo muswongnotet akot eng somanet ko igere anyun ile sikiik che chang mising ko maiyoni akobo anyun boishet nito nebo sokat akot kenetishe eng emoni bo Kenya ko igere ile biko chebo kokwet ko matindoi akot icheget sitimok kora ko kiit nito anyun ko koyai akot nito asimaingen ngalechuto bo muswongnotet ko igere ile korom komwoch akot lakwet sikindet kolech mito somanet nekeboishe sokat amu sikindet komaikuitos boishonito bo sokat eng somanet.

Ko anyun boishet ne tos kiyai neu akot serikalit asiketoret sukulishek kolangtae boishet nebo sokat eng sukul ko nebo tai mising ko kobwa akot biichuto bo serikalit akonyokotech sukulishek chebo sokat akonde kora sitimok eng kokwet amu ikere ing chong'indo kele tomo kechopwech sitimok ako nitok ko ndakindeni akot sitimok asikechut anyun wainik chebo mashinishek cheu laptopishek ko nitok ko boishet neyoei akot anyun kotestai somanet keboishe sokat ako kora kenet kora sikiik ole tos inetita lakok kwach koboishe sokat eng gaa yo mochei akot mwalimuyot konet eng betut nebo kemboi komi chitugul kangwai.

Miten tukuk che chang mising chekikoyai serikalit asikoker kole kanyor kipsomaninik somanet ne kararan mising ko kikere kele mi boishet nebo akot tekset ap daraseshek che chang amu eng betushek chu ko kikochanga mising lakok chebendi kosomonsot ko ndakitech anyun sukulishek che chang mising ko nitok koma finyonikee lakok eng kilasishek ako yoe somanet nengwany kwo barak kora ko kikoip serikalit koteshi anyun kipsomaninik kitabushek chesomansot icheket ko eng letnekinye ko kikikere kele kingering mising kitabushek chenyoru kipsomaninik ako kamanyoru somanet ne kararan ko boishonik chuto ko kikoyai somanet akot nebo lakok kwo barak.

en boisheet nebo kila betuut ko kigere kele biik chebo emet nebo kenya ko boishen mising icheget libaneet nebo muswoknotet koliboni chepkondook koboishen agot Mpesa ko niton kigotoreet mising biik ago kigoyaai agot sobeet kogaraniit mising, ngengalalen anyuun olyeet nebo tuguuk ko igere anyun ile en betushek chebo raini ko imuch imoche agot chito iaal tuguuk chechang mising komonyolcin iibote chepkondook en lolet, magaat kityo komii chepkondook guuk Mpesa, ago yuto itinye chepkondook en mpesa ko libaneet ko roisi ago nyumnyum mising ago yoe anyuun libaneet kogaraniiit mising.

Miten anyun tukuk che chang mising chekeboishe anan chetoreti kipsomaninik chemengech akot asikonyor somanet icheket nekararan nebo tai mising ko anyun yo mito icheket sukul ko mwalimoek cheikuiytos akongen akopo anyun kanetishet mising kot atkolakok che mengech chetinyei kenyishek tisapu anan ko akot sisit ko konetishet nengwany komache mwalimuyot netinyei anyun inendet cherset anan nekikure passionit konet lakochuto ko kora chito netoreti lakochuto mengech ko sikindet amu atkomayokta sikindet lakwani kokilgei ko igere ile wendi ng'weny somanet ap lakwet.